Pichani nyiso gik manie ofis moro mar chulo osuru ei piny Kenya. Nitiere ranyisi maduong' ma ondiki ni mesa mar rwako welo kod osimbo mar ofis mar osuru mar Kenya ma en KRA. Nitie ji manok mantiere e counter. Ng'at moro bende nitie kanyo ma orwako sati mar check. Nyalo bedo ni ka osetieko tije mane okele to ochal mana ng'ama wuok oko. To nitie bende jomoko ma wuoyo gi jotich manie e mesa kanyo. Mae en kuma ji biroe mondo gilos osuru maggi. Ginyalo bedo kae mondo gichul pesa, gipenj penjo, kata gichiw otese. Onyiso kaka odiochieng' mapilemapile kaka tich mar, tije mag chulo osuru dhiga mbele e ofisno mar osuru mar sirikal ma Kenya.

Mokuongo, gimiyo yuto marwa teko, chakre e kambi maduong' moloyo nyaka e dukni mag kinyozi kata dukni matindo mawan go e gwenge. Stima nyiso ni ohala nyalo dhi nyime, ji nigi tije kendo pinywa nyalo dongo. Kane ok gin, to dine ochumi marwa otho chutho. Mar ariyo gimedo ber e ngimawa ma pile ka pile. E ot kumwadake, stima riembo utewa, gimiyo chiemo magwa bedo mayom e fridge kendo tudruok gi piny kokalo kuom simo kata tv magwa, omiyo wayudo gik madhi mbele e piny. Omiyo kuonde ma wadakie bedo maber e otieno kendo miyo udi magwa bedo mayom. Gikone, girito kendo kindewa maber, nikech teko mar stima en gima duong' ahinya ne osuptal magwa mondo ores ngima mag ji ka gitiyo gi gige tich ma nyasani mantiere e osuptende. Omiyo nyithindwa nyalo somo bang' otieno bende kochopo kinde osechopo kendo otiyo kod komputa e skul. Ma miyo gibedo gi ngima maber e kinde mabiro. Omiyo kinde duto, ng'at ma ng'at ma rito line mar Kenya Power, ok en gino, ok gin mana jogo ma loso waya, to gin jogo ma miyo ohala magwa teko.

Pichani nyiso moko kuom kembe machiwo internet e Kenya ka. Mokwongo, nitiere Zuku Fibre ma en kambi mong'ere ahinya mag chiwo mbui mag Fibre e piny Kenya. Ong'ere kuom chiwo speed mag internet man malo kabisa. Mar ariyo, wan kod airtel ma en kambi be maduong' matiye Kenya ka mabende chiwo yore mag tiyo kod mbui e ot kata minyiewo e simu. Mar adek wan kod Faiba, mar kambi mar JTL. En kambi manyien ahinya e chiro, mar mbui mar Kenya ka. Ong'ere kuom mbui ma ng'ato nyalo ng'ado e ot kata mar home internet. Mar ang'wen wan kod POA Internet . Kambini chiwo internet moket kuom ng'ato ka ng'ato nyalo yudo e ot ma ging'iewo e nengo mapiny. Mar abich wan kod Telkom ma en kambi mosebedo Kenya ka malach kachiwo gik mopogoreopogore moriwo nyaka tiyo kod internet e ot. Mar abich wan gi Safaricom Home . Ma kambi maduong' mogik ahinya mar tudruok e piny Kenya ka, kendo gichiwo lony mar Faiba kod mag wireless. Mogik wan gi liquid Telecom kasto gi Tandaa.

picha ni nyiso moko kuom kembe machiwo intanet e Kenya ka, mokuongo nitiere Zuku Faiba ma en kambi ma ong'ere ahinya mar chiwo mbui mag Faiba e piny Kenya , Ong'ere kuom chiwo speed mar intanet man malo kabisa. Mar ariyo wan kod airtel ma en kambi be maduong' mantie e Kenya ka mabende chiwo yore mag tiyo kod mbui eot, kata ma inyiewo e simu. Mar adek wan kod faiba mar kambi mar JTL, en kambi manyien ahinya e chiro mar mbui mar Kenya ka. Ong'ere kuom mbui ma ng'ato nyalo ng'ado eiot kata mar homei nternet. Mar ang'wen, wan kod Poa internet. Kambini chiwo intanet ma oket kuom ng'ato ka ng'ato nyalo yudo eot ma ging'iewo gi nengo mapiny. Mar abich wan kod Telekom ma en kambi ma osebedo e Kenya ka malach kachiwo gik ma opogore opogore mariwo nyaka tiyo gi intanet iot. Mar abich wan gi Safaricom home, ma kambi maduong' moghik ahinya mar tudruok e piny Kenya ka, kendo gichiwo lony mar Fáiba kod mag wireless. Mogik wan gi Liquid telkom kasto gi Tanda.

Pichani nyiso jalno matiye ndege morwako uniform makwar kachiwo math ne jawuoth e ndege. Jawuothni to orwako suit kendo obet piny kendo nenore ni orwako madhno gi wang' mowinjore. Jalno matiyoe e ndege omako tray manigi math mang'eny. Ma nyiso ni nitie , ma en tich ma itimo ei ndege. Kama gik moko timoreni ,nenore ni en kar ndege ma ji tiyogo e weche mag ohala. Gi dho ngere idendo ni, commercial cabin airplane.